Ore imbaa naifaa niyiolou peyie itum ategelu enkitoi nishumie iropiyiani te emurua aang', naa kamaa ena oitoi nigira ashumie iropiyianin naa iindim aitayu iropiyiani itii ewueji nitii arashu iindim aitayu iropiyiani niasishore tenkata niyieu iropiyiani itu intumia inkoitoi adoru metaa mekintanyamal enkoitoi nintayunyie iropiyiani itii ewueji nitii te emurua aang', neeku nena oitoi kintumia peyie kishum iropiyiani te emurrua aang'.

ore ndamunot naata oltung'ani oishopo enkopia naa njere kaja aiko peyie aitumia nengeno naata aretie iltunganak lang arashu kaaja aiko peyie aitumia engeno nanoto tenakisuma areet kewon naretie emurua oltunng'anak pookin lamanita arashu ontoiwuo ainei neeku wore ndamunot natuum oltungani naa ndamunot naretie kewon neteyie olmarei neretie iltung'anak omanita ninye

wore eseriani naataa nkera eiguran teboo naa njere eifaa ping'asa ayiolou ajo kakua kera egira aiguranie ashu kamaa ene negira nkera aiguranie kabatisho natii neeku wore eseriani naata nkera teboo naa tening'as iyiee openy' ayiolou ewueji nagira nkera ainei aiguranie nakaseriani etaa arashu wore ewueji negira nkera ainei aiguranie lasima pe eserian neemeta olposie lemelang'i aponu arashu nemelang' inkera aiguranie

Kore imbaa naaret enkiem nebik oleng naa oning'o onyorata, tenetii olning'o onyorata atua enkiema basi nebik ina nkiema oleng amuu meitoki naa atii lkule arabali duo te nkiema tenaa nkoitoi nemening'unoi arashu nkoitoi naitoki aaku ketii nkoitoi nemening'uno oloemshe oo enaemaki, naaku ore embaa naitobik enkiema naa olning'o oinyorata teninyora ltungana loemate.

kang'as ninye ayiolou ajo kaalo tungani ele naa kamaa kuna ropiyiani nayieu tesile na keyieu pitaas inyoo? amu mindim ake duoo aishoo oltungani ropiyiani esile toltung'ani limiyiolo ashu kainyioo egira aitaas iropiyiani esile. neeku kangas ayiolou ajo kainyioo eloito ele tungani asishore ena sile naa kebaa iropiyiani nayieu natumoki naa ainosaki atiaki ropiyiani esiana naje baada enkata naje eshukuni kuna ropiyiani ainei esile

ore ntokiting napiki ewueji naisumare nkera tiang' naa ntokiting' naijio lorikan ,misai ,ombukui naidim inkera aisuma onkalamuni naigerishoreki amu nena tokiting naa ntokiitng naitaji nkera enye arashu teneyieu neas entoki yeyote na lasima sii peta imbukui naisum ashu naigerr onkalamuni naigerishore petumoki aisumayu

tenata eng'eno ena kipeto naa kaji aiko paitengen iltunganak petuum sininje eng'eno enatoki petum atasishore arashu kaji iko paitumia enakipeto aret kewon naretie iltung'anak oltunganak lamanita neaku wore enaitaas eng'eno ena kipeto naa paret kewon naret iltunganak lemurua ang' naret sininje intoiuo naitoki aiteng'en iltung'anak peyie itumia ena kipeto haswa ilkijanani petum ataretie ate tenakipeto etayioloito sininje aitumia

Tenaitaaakino myolo enchoto natii sipitali naa ekainiapu ake ltungani nagira aikilikwan enchoto natii sipitali, najoki kamaa kaji etii sipitali arashu kaji etii nkoitoi nalo sipitali najee, ore ake paaliki arashu paajoki teniyeu nilo sipitali naje naa eneweji iim arashu ale irbaribara iim, ore ake paaliki eton taata aima ilo irbaribara aidipa ninye airoraki enchoto natii sipitali naaku ekaikilikwan oltungani ajoki kaji enkoitoi nalo sipitali aitaakuno mayolo.

ore paa ene tipat ena bae tenkop ang ashu temurua ang naa kisaidia iltunganka metayiolo ataas esiai oo nkaik enye, ene dukuya amu teneiu iyiolu aitobira ena toki neeku ,intumia inkai inonok aitobir, niasishore, nintumia entoki ninya amu niye tipat e maishanitoki siii aaku kisaidia ena toki taasa intokitin kumok, naaipirta ashu nikisaidia iyie te nkishui ino. amu teniyiolu aitobira ena toki, nintobiraki iltungan kumok nikincori isaitin.